Mbũri cia iria maita maingĩ nĩ irwaraga nyondo, ũgakora hĩndĩ ĩrĩa nĩ cirarega gũkamwo. Rĩu na mandagĩtarĩ rĩrĩa moka ma gũthondeka makarĩhia mbeca nyingĩ iria citararingana na thogora nginya wa mbũri. Rĩu ũkona maita maingĩ mũndũ nĩ gũthiĩ athiaga hathara. Rĩu niĩ no nyendekithie mandagĩtarĩ ma gũthondeka mbũri marĩhagie tũbeca tũ nini nĩ getha mũrĩmi ndakaigue ahinyĩrĩrĩkĩte.